Yore mag mibadhi e piny Kenya nitiere e rang'iny ma malo ahinya. Mibadhi otimo newa kuonde mang'eny kaka kuonde ma imanye tich, ji kawo asoya eka mondo oyud tich, polise be kawo asoya.

Kembni gi nyalo timo kama ka giyiene ji mondo onyiew data matiyogo e mbui ma pesa gi ni piny. Ginyalo timo kama ka giyie ne ji mondo onyiew data matieko juma kata matieko dwe. Marariyo, ginyalo yaro kuonde ma intanet yudore nyaka e gwenge kendo medo sipidi mondo ogeng' ketho sa gi data. Maradek, ginyalo yiene ji mondo oti, ochal intanet e simu e nengo man piny. Marang'wen, inyalo puonjo oganda duto te kuom tiyo gi intanet e yo makare. Kendo mondo kik giketh sa seche ma gitiyo gi intanet.